Gũkũ gĩcigo mbunge-inĩ kĩa macakũ mũhaka-inĩ wa embu gũkũ nĩkwo njikaraga kwa ihinda rĩrĩ na njĩra ĩrĩa njega yagĩrĩire ũhoro wa mĩrĩre gũkũ mĩega nĩ atĩ nĩtondũ nĩkwendagio indo ta ikwa ngwaci, ndũma naĩgũkũraga mbembe ohamwe na mboco cia mĩthemba mĩngĩ icio nicio cĩagĩrĩirwo gũkumio nĩtondũ ona mũtũrĩre wa gũkũ ti mũritũ mũno na kwa ũguo gũtirĩ mũndũ ũtangĩhota kwĩgũrĩra indo icio kwa ũgũo ũnd ũyũ nĩũbatie gũkumio mũno ohamwe na kũyitwo na ũritũ.

Nguona rĩrĩ nĩ ihũa rĩhũrĩtwo nĩ mũndũ mbica na ngona haha rĩhũrĩtwo ihinda rĩrĩ rĩahũragwo kwarĩ na kariũwa ningĩ ihũa rĩrĩ nguona ta rĩngĩkorwo rĩ rĩagũthakaria mũciĩ ona ningĩ ngũona thimũ ĩno yahũrĩte ihũa rĩrĩ mbica níĩthimũ yarĩ na kamera njega mũno nĩ tondũ ihua rĩrĩ rĩronekana o biu.

Haha nguona, ici nĩ ta ciana cia nyina ũmwe, arĩa nĩyo airĩtu atatũ, na ngona ũyũ wĩna burana ĩhana thakame, na thikati njirũ, tarĩ we nyina, ngacoka ngona nĩtamarutĩte guo ciao ciothe nja, na nĩguo macihũre, kwoguo nĩmũthenya wa kũhũra nguo, ningĩ ngona maikaraga nyũmba ya mabati, na andũ erĩ nĩyo mainamĩrĩre, nao erĩ makarũgama, kwoguo ngona mena ũnyitanĩri mũnene mũno, makĩria ndĩrona tagũtari maĩ tondũ ndirona mũberethi.

Nĩĩ ndona gĩthaa kĩ harĩa, ngacoka ngona makoroba mwena wa ũrĩo na wa ũmotho, ningĩ ngona ngari cirũgamĩte kona na kona, na mabathi marĩa ta kĩrĩa kĩnene ndĩcirgia gũkũ nokorwo nĩ Nairobi, ona kana nĩ taũni nene, nĩngĩ ndacoka ndona gũtĩrĩ na gatĩri, gũtĩri handũ ndĩrona hena gatoro nĩnyonaga ĩyo nĩ taũni, ningĩ wona andũ magĩthĩĩ mũndũ e wike e wike hatarĩ kũrorana, ngona ĩyo nĩ Nairobi, ningĩ nĩndĩtigagĩra mũno tondũ wĩici ũkoragwo gũkũ mũno.

Nyonaga thayũ wa meciria ngacoka ngeciria kwĩrirĩria ũndũ ũyũ, ngacoka ngona gũkũ nĩ Mombatha ona kana nĩ kũndũ kwĩna iria inene, na nĩ hĩndĩ riũa rĩrathũa, ngeciria mũthenya ũmwe narĩkorwo wakinya onanĩ ngeyona ta haha, ningĩ ngeciria ndingĩthũra gwĩkĩra gakuo ta gaka ona kũingĩra meri-inĩ ta ĩno, tondũ ĩno nĩ ĩroneka biu nĩ meri, ngerirĩria kũhũrwo gabica ta gaka, ngacoka ngeciria onaniĩ ndĩngĩthũra kũnywa kĩndũ kĩu aranywa, ngakĩuria mũthenya wakwa narĩkorwo wagĩkinya.

Wambere ndamakio nĩ mũrũthi ũcio, ngona mũrũthi ũcio ũngĩhĩtia ũkuhĩrĩrie tũirĩtu tũtũ, no ũmũrũme ndacoka ndeciria tũirĩtu tũtũ anga nĩ tũthaka mũno, ningĩ ngakenerera gũkorwo atĩ, nĩtũkĩte gũkũ na nĩtwonete mbeca cia kũingĩra gũkũ, ũndũ ũcio ũngĩ ndeciria nĩurĩa mĩtĩ ĩyo ĩ mĩthaka, nĩũrĩa gũkũ gwĩ gũthaka, nĩũrĩa mbica ĩno ĩ thaka, ningĩ ngona ndona mũrũthi ũcio ti ta ũngiuma hau, nĩ tondũ nĩndĩrona thĩgĩngĩ ĩrĩa ĩrigicĩirie, na kwa ũguo ndũngĩhota kũmakinyĩra, ũndũ ũcio ũngĩ wangenia nĩ ũũ tũirĩtu tũtũ twohete njuĩrĩ.

ĩĩ, nĩ mwarimũ ũrathomithia, na maya mahinda mahana maríĩ ma Covid-nineteen na kwa ũguo, ngona, ta amahete kageranio, na rĩu, nĩarateithia kahĩĩ kamwe, kehau, nguona ta kena thĩna, nĩngĩ ngona kwĩna heho mũno, na ciana ici citirĩ na burana, ningĩ ngona, mwarimũ ũyũ ona akorwo nĩ aramathomithia, gakuo kau gake nĩ gakuhĩ mũno, no gakĩrĩ o kega tondũ no matua make.

Wendia wa irio wa thoko, nĩ ũndũ ũkoragwo ũkumĩtio mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Nĩ tondũ, andũ matingĩhota gũikara matekũrĩa, na kogwo, nĩ makoragwomakumĩtie mũno, makĩra mũno, ũhoro wa kwenderia ibanda inĩ, kana thoko-inĩ ndũrĩ hathara nene, n ĩtondũ maita maingĩ, ona ũngĩkorwo nĩ ũrarĩhĩra irima, ndũrĩhagĩra mbeca nyingĩ, na koguo, ũtaraga bainda makĩria ya hathara. Kogwo ũndũ ũyũ, nĩ ũkoragwo ũkumĩtio mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ.

Ũndũ ũyũ wa kũruga thamaki, nĩ ũndũ wa bata mũno. Na ũndũ ũyũ wa gũcihumbĩra rĩrĩa ciigĩtwo hau nĩ ũndũ wa bata mũno nĩ tondũ, thamaki cingĩkorwo cirona riũa direct no cithũke, ona kana ciage kũrĩka. Ona ningĩ citwĩke maguta maũmĩre igũrũ mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ hebata kũnyitanĩra na andũ wega nĩ tondũ mũrugi ũyũ wa thamaki angĩkorwo ndararia na andũ wega ndangĩciendia na nĩguo cirĩ nyingĩ.

Ũkui wa athii na ngari ngũrũ mũno nĩ watho ũkoragwo ũmenereirio nĩ andũ a NTSA, ona ningĩ ngari gũthĩĩ ihenya rĩkananie nĩũndũ ũkoragwo wĩ mũmenererie mũno makĩria, ona ningĩ ũkui wa andu aingĩ ngarĩ-inĩ hindĩ ĩrĩa ĩrathii thabarĩ makĩria ya itĩ iria ngari ĩyo ĩna cio, nĩ watho ũkoragwo ũmenereirio mũno makĩria, na ningĩ ngari yaku ĩngĩkorwo ĩtarĩ na insurance, kana we wĩ ndereba ũtarĩ na license ya ũtwarithia wa ngari, nĩ watho ũkoragwo wĩkĩrĩirwo mũno nĩ kambuni ya NTSA.

Nguona na ngeciria ũyũ nĩ mũrũrũngano kana mĩrũrũngano ĩrĩa ĩthiaga nambere hĩndĩ ĩrĩa andũ makinya mũico na manoga makauga rĩu kaba kwĩyaria, ngona aya nĩ anake na airĩtu maumĩrĩte manyitanĩte moko mena kĩhoto kĩmwe gĩ atĩ, matetere ihoto ciao. Ningĩ ngona maũndũ nĩmarũgamie, mĩhang'o ya o mũthenya, ngari cia ũthii na ũkui ngeciria ciothe nĩ hingĩrĩrie, ngona nĩ moyete mathĩgĩ na igũrũ, kwoguo bunda nĩ nogu. Ningĩ ngona no nginya, mawĩra marĩa marutagwo o mũthenya nĩ mahingĩrĩrie.

Nguona ũyũ nĩ Lulu na Hassan ,no kwaria ma ũndũ ũrĩa woka meciria-inĩ makwa ĩno mbica ti yama ĩno nĩ ĩrĩa cirathondekwo thikũ ici tondũ mahinda maya andũ nĩmarutaga arĩa angĩ nguo makamekĩra iria mekwenda, kũhĩtũkĩra mĩtambo itũ ya kĩrĩu, kwa ũguo ngona kana ngeciria ũcio nĩ undu ũgĩũkite kũguna no nĩngĩ ngeciria gũtiagĩrĩire gwĩka tũundũ ta tũtũ kũrĩ andũ taya, tondũ rĩu ta aya makoragwo marĩ aithĩramu, na hĩndĩ ĩríĩ tũcũcũ tũrĩa tũikaraga gĩcagi-inĩ mangĩona gabica ta gaka no mahiũkĩrwo, matekũmenya nĩ maũndũ ma kĩrĩu.